Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. Mĩtĩ, nĩ ĩteithagia harĩ kũmenyerera maria matũrigicĩirie, hamwe na gũthambia rĩera, kũrũgamia rũhuho na kũgũcĩrĩria mbura. O ningĩ mĩtĩ nĩ ĩhũthĩkaga harĩ gũthondeka mbao, iria mũndũ ahũthagĩra harĩ gwaka indo ngũrani ta metha, itĩ, na indo ingĩ cia nyũmba. O ningĩ mĩtĩ nĩ ĩhũthĩkaga ta ngũ, iria andũ mahũthagĩra harĩ kũruga

Ũgethi wa igwa, nĩ ũhũthagĩra macini ngũrani cia ũrĩmi ta matinga, iria ciambaga gũtinangia igwa kuma mũgũnda, igacoka igatwara igwa icio iganda-inĩ, kũrĩa iganda icio cithiaga cikahiha igwa na kũruta maĩ ma cukari, igacoka gĩko kĩu kĩngĩ nĩ kĩhũthĩkaga gũthondeka indo ngũrani ta irio cia ng'ombe, namo maĩ macio ma cukari nĩmo mathiaga gũthondeka indo ngũrani.

Arĩmi gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ marĩmaga mbembe na njĩra nene, nĩ gũkorwo ũrĩmi wa mbembe, nĩ ũhotaga kũhũthĩra macini ngũrani ta cia kũhanda, kũrĩmĩra, o hamwe na kũgetha. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga ũrĩmi wa mbembe ũhũthe, na rĩera rĩa kũu na rĩo nĩ rĩgucagĩrĩria ũrĩmi wa mbembe na njĩra nene.

Irio iria ĩkũragio gwĩtũ na njĩra nene nĩ mbembe. Mbembe nĩ irĩ mĩthemba ngũrani, tondũ nĩ kũrĩ mbembe iria cĩũĩkaine nĩũndũ wa gwĩtiria riũa, nĩ kũrĩ mbembe ingĩ ciũĩkaine nĩ ũndũ wa gwĩtiria mĩrimũ, o na ningĩ nĩ kũrĩ mbembe ingĩ ciũĩkaine nĩũndũ wa kũheana maciaro maingĩ.

Nĩ kũrĩ irio nyingĩ ingĩkũrio kũrĩa gutakoragwo na mbura ya kũigana. Irio icio nĩ ta mbembe, mboco, waru, o na ngano. Irio ici nĩ ikoragwo na ũhoti mũnene wa gwĩtiria riũa, na nĩ ihotaga gũkũra wega o na mbura ĩrĩ nini.

Mahũthĩro ma mbeca nĩ macenjetie kuma o hau kabere. Gĩtũmi kĩrĩa kĩnene gĩtũmĩte macenjie, nĩ gũkorwo thogora wa indo wa hau kabere nĩ ũcenjetie, ũkongerereka, ũngĩringithania indo hau kabere na tha-ici ũrĩa irauma, nĩ ũkuona thogora ũcio nĩ wongererekete na njĩra nene, koguo mahũthĩro magacenjia.

Mbica-inĩ ĩno nĩ nguona gĩkĩ nĩ kĩrĩma kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, oho nĩngĩ nĩ nguona hena nyũmba, ĩrĩa kaingĩ ĩhũthagĩrwo nĩ agendi arĩa mokaga kũhamba kĩrĩma kĩu, makahota gwĩtiria mbura na heho ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wa kũu kĩrĩma-inĩ, magaikara kũu nginya rĩrĩa makũrĩkia thabarĩ yao ya kũhamba kĩrĩma.

Nĩ mĩthemba mĩĩngĩ ya irio iria ikũragio gĩcigo-inĩ gĩakwa ikoragwo na umithio mũno harĩ arĩmi, nĩ gũkorwo irio ici nĩ ihotaga kwendio nginya nja ya bũrũri, kũrĩa igũragwo na thogora mwega na igateithia arimi harĩ kũgĩa maciaro mega. Irio ici nĩ ta kahua, macani, makondobia, o hamwe na ngandania.

Ingĩringithania ũrĩmi wa kahũa na ũrĩmi wa cai, niĩ nĩ nyendete ũrĩmi wa cai. cai umaga harĩ ũrĩmi wa macani, ũrĩa ũkoragwo ũrĩ ũrĩmi mũhũthũ ũngĩringithania na ũrĩmi wa kahũa. Macani nĩ makoragwo na mogwati manini harĩ mĩrimũ, ũkĩringithania na kahũa. Koguo nĩ mahotaga gwĩtiria mĩrimũ na nyingĩ nĩ makoragwo na mbeca njega gũkĩra kahũa.

Garissa nĩ kauntĩ ĩrĩ rũgongo rwa bũrũri wa Kenya. Kauntĩ ĩyo nĩ ĩkoragwo na moritũ maingĩ, wa mbere arĩ wagi wa mbura, ũrĩa ũcungagĩrĩria kwaga irio. Ningĩ nĩ gũkoragwo na wagi wa motungata ma thirikari, o hamwe na ũgwati wa kũhithũkĩrwo nĩ itoi cia Alshabab

Gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩkoragwo na mbura nini, koguo ngirĩndĩ ĩrĩa njega ya mbembe ya kũhanda gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ six twenty four . Mbegũ ĩno nĩ ĩkoragwo na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ, o hamwe nĩ ĩkoragwo na ũhoti wa gũkũra na mbura nini, na ningĩ nĩkoragwo na magetha maingĩ, kũguo mũrĩmi niahotaga gũkorwo agethete mbembe nyingĩ.

Ũrĩmi wa matunda ma kĩmerera nĩwendetwo mũno nĩ arĩmi, ũngĩringithania na matunda ma mũciarithanio. Gĩtũmi nĩ gũkorwo matunda ma kĩmerera nĩ makoragwo na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ o na ningĩ nĩ mahotaga gũkũra ona mbura ĩrĩ nini na magakorwo na magetha mega.

Niĩ rĩrĩa ndathamĩra handũ herũ, ndioyaga ihinda inene mũno harĩ gũthondeka arata, nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mũndũ mwaria, na ningĩ nĩ nyendete kwaria na andũ arĩa ndakora kũu, nĩgetha ngamenya wĩcirĩrie wao, o na ngahota kũmenya ũrĩa mekaga maũndũ, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwao.

Itũmĩ nĩ nyingĩ iria citũmaga arĩmi mende kũhanda mbembe gũkĩra ngano icigo-inĩ iria ciĩna ũhoti wa gũkũria cierĩ. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ gũkorwo mbembe nĩ ĩkoragwo na thoko njega ũkĩringithania na ngano, ningĩ mbembe nĩ yoyaga kahinda kanini gũkũra, o na ningĩ ndĩkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ ũngĩringithania na ngano.

Ũki na gutherema gwa bengi nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ bũrũri ũyũ, nĩ gũkorwo nĩ ũcũngĩrĩirie na njĩra nene harĩ ũkũria wa bũrũri ũyũ. Bengi nĩ ciahotire kũrehe kandi cia kũruta mbeca, na ũndũ ũyũ nĩ wa bata nĩ gũkorwo nĩ ũteithĩtie mũndũ, akahota kũruta mbeca ciake arĩ o handũ harĩa hothe arĩ, ona angĩkorwo bengi nĩ hinge

Ũhandi wa mbegũ na mĩhari nĩ ũndũ wa bata mũno, nĩ gũkorwo nĩ ũhũthagia mawĩra maingĩ ma mũgũnda. Tarĩu ũngĩenda kũrĩmĩra irio cihandĩtwo na mĩhari nĩ ũndũ ũkoragwo ũrĩ mũhũthũ, gũkĩra kũrĩmĩra irio iria ũhandĩte na njĩra ya kũhurunja. ningĩ nĩ yonanagia mũbango mũnene mũgũnda-inĩ.

Nĩ nguona ĩno ĩrĩ wabici ya thirikari, kũrĩa maabithaa amwe a thirikari mahotete gũcamania kuo, na nĩ nguona maabitha amwe nĩ mehumbĩte tũrembeko, tũrĩa tũronania no gũkorwo na ũhotekeku wa gũkorwo kwĩna mũrimũ ũragwatanio. Ningĩ nĩ maroneka macamanĩtie, nĩũndũ wa kwarĩrĩria ũndũ ũhanĩkĩte

Ũtigithũkania wa irio ikĩhandwo nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ ũrĩmi. Wa mbere nĩ wonanagia mũbango mwega mũgũnda-inĩ, o na ningĩ nĩ ũteithagia irio gũkũra na njĩra njega, nĩ gũkorwo itirang'ang'anĩra tĩri, kana thumu ũrĩa wĩ tĩri-inĩ, rĩrĩa igũkũra, koguo maciaro mega nĩ monekaga.

Nĩ kũrĩ mĩmera mĩĩngĩ mũno ĩkũragio gĩcigo-inĩ gĩakwa, ĩmwe nĩ yoyaga mĩeri mĩnini, na nĩ kũrĩ yoyaga ihinda iraihu ta mwaka ũmwe. ĩmwe ya mĩmera ĩrĩa yoyaga ihinda iraihu, gũkũra nĩ ta mĩanga, ngwacĩ, mĩthemba ĩmwe ya mbembe, o na matunda.

Niĩ nĩ nyendete arata akwa, na nĩ nyendete mũno gũkũria ũrata witũ. Rĩrĩa tũrĩ na mĩhango ngũrani, kana rĩrĩa tũraihanĩrĩirie, nĩ tũhũranagĩra thimũ na arata akwa, na ningĩ tũngĩikara kahinda kanene tũtonanĩte nao, nĩ tũhotaga gũbanga mũthenya ũmwe tũgacemania, nginya tũkarĩanĩra.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona mũtongoria ũrĩa warĩ wa hau kabere wa bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩndĩrona arehetwo nĩ mũrangĩri wake, o na nĩndĩrona maobithaa a rũhonge rwa bara, arĩa maroneka kũrora ũrĩa waki wa bara ĩno ũrathiĩ na mbere, na nĩ maroneka gũtariria mũtongoria ũyũ wa bũrũri, ũrĩa maũndũ macio mothe makoretwo magĩthiĩ na mbere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ ũkinyanĩria wa mohoro, nĩ gũkorwo nĩ kĩhũthagĩrwo nĩ ceceni cia ũmemerekia, nyũmba cia mohoro, o hamwe na kambuni cia thimũ. Nĩ gĩteithagia harĩ kurehera andũ netiwaki, nĩgetha makahota kwaranĩria ona marĩ kũraihu.

Rita rĩakwa rĩa mbere kũhũthĩra kambunĩ ĩno ya M-Pesa, nĩ ndahotire kũruta mbeca, o hamwe na gwĩkĩra ingĩ thimũ-inĩ. Nĩ ndonire ũrĩ ũndũ wa bata mũno, nĩ gũkorwo nĩ wateithagia mũndũ gũtũma na kũruta mbeca, o kũrĩa guothe arĩ.

Andũ aingĩ nĩ mendete gũcerera mathibitari marĩa manene na gũtiganĩria marĩa mamarigicĩirie nĩ gũkorwo nĩ thibitarĩ nini. Thibitari ici nene nĩ ciũĩkaine gukorwo na motungata mega ma ũrigitani, na ningĩ nĩ gũkoragwo na macini iria andũ aingĩ marabatara, koguo nĩ mahotaga kũrĩra kũu na gũtiganĩria thibitarĩ ici nini.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa andũ nĩ mendete mũno gũkũngũĩra gũciarwo kwa mũndũ, o na hamwe na ũhiki. Rĩria kairĩtu gaciarwo, nĩ kugagwo ngemi inya, na rĩrĩa kahĩ gaciarwo, nĩ kugagwo ngemi ithano. O na rĩrĩa kwĩna ũhiki, andũ nĩ macemanagia na gũkũngũĩra ũhiki ũcio, na ningĩ makaheana iheo mwanya mwanya.

Motungata ma bengi ya ĩjenti nĩ magĩte ngumo, na ningĩ magakorwo makĩhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno nginya icagi-inĩ, nĩ gũkorwo motungata maya nĩ mokĩte icagi-inĩ na gũkuhĩrĩria andũ ũngĩringithania na gũthiĩ bengi nene. Motungata maya nĩ mokĩte na mogwati mangĩ, wa mbere arĩ ũici, na kũrehe waganu bũrũri-inĩ.

Nĩgwenda gũgũtara ũmũthĩ mũrata wakwa, nĩ gũkorwo nĩ ũkoretwo ũgĩcererwo mĩcemanio-inĩ yothe ya gĩkundi. Kaingĩ ũũkaga ũcereirwo na ndagĩka ciganoona, na nĩ nguona nĩ ũkoragwo ũkĩhĩtũkwo nĩ agenda nyingĩ iria andũ makoragwo makĩarĩrĩria, Na ningĩ andũ nĩ marauga atĩ rĩu we nĩ ũmamenyerete na nĩũkwenda ũgarũre mũtugo ũcio.

Rĩrĩa wĩ mũmemba wa ngwatanĩro kana gĩkundi, nĩwega mũno kuruta woni waku, na nĩ wega mũno gũcangĩra harĩ mĩario-inĩ ya gĩkundi, nĩ getha andũ mone mwĩcirĩrie waku, na ningĩ nĩgetha wendekithia waku ũgakorwo ũkĩnyitwo mbaru nĩ andũ aria angĩ

Nyamũ cia gĩthaka nĩ ikoretwo irĩ ũgwati mũnene harĩ mĩtũrĩre-inĩ ya andũ, kũrĩa ikoretwo igĩthiĩ mĩgũnda-inĩ ya andũ, na gũthũkangia irio iria andũ acio mahandĩte, nĩgũkorwo thirikari nĩ ĩremetwo gũcigitĩra na kũrigĩrĩria nyamũ icio ciume ihingĩro-inĩ cia cio, ona ningĩ nyamũ icio nĩ ikoretwo ikĩhũra andũ na nginya kũraga.

Mbeca nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũndũ, nĩ gũkorwo mbeca ici nĩ cio mũndũ akoragwo akĩhũthĩra rĩrĩa akwenda kũgũra kĩndũ, o na kana rĩrĩa akwenda gũthondeka kĩndũ. Ningĩ mbeca nĩirehete waganu mũingĩ mũno, ta kũiya, kũrĩa gũtũmĩte andũ amwe mate mĩoyo yao.

Mbica-inĩ ĩno nĩ nguona kwĩna hema, ona nĩ nguona kwĩna andũ aingĩ a itũra rĩrĩ mokĩte hamwe, ũndũ ũyũ nĩ ũroneka tarĩ igongona rĩa kĩndũire, rĩrĩa rĩrehete andũ hamwe. Ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kaingĩ, andũ nĩ mokaga magakenerera, na makaruta magongona marĩa mabatiĩ

Mbica-inĩ ĩno kwĩna kĩharo, kĩrĩa kĩrehete andũ ngũrani hamwe, amwe ao marĩ athaki arĩa mokĩte gũthaka mũbira wa magũrũ, arĩa angĩ marĩ macabĩki arĩa mokĩte kwĩrorera na gũkũngũĩra timu ciao. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno, nĩ gũkorwo nĩ ũrehaga andũ hamwe na kũrehe nginya ũnyitanĩri maũndũ-inĩ mothe.

Ũngumania nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩgũmĩra bũrũri ũyũ gwa kahinda karaihu, kũrĩa atongoria aingĩ nĩmakoretwo mekũĩirwo na angĩ makanyitwo na gũthitangwo nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ. Kauntĩ ĩrĩa ĩkuoneka gũtongoria ũhoro-inĩ ũyũ nĩ kaũntĩ ya Kĩambu, kũrĩa atongoria ayo aigana ũna, manyitĩtwo na magathitangĩrwo kungumania mbeca cia kauntĩ ĩyo.

Mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũkoretwo ũkĩnyitwo nĩ moritũ ngũrani, kũrĩa thibitari iria ikuhĩrĩirie andũ kana thibitari cia icagi-inĩ, ikoretwo ciĩna wagi wa dawa kana nginya wagi wa motungata mega, gũcũngĩrĩria andũ gũthiĩ gwetha motungata maya kũndũ kũraihu na gũcũngĩrĩria nginya ikuũ.

Ũndũ ũyũ wĩtagwo ũrĩmi wa macungwa, ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, kũrĩa arĩmi mambaga makaharĩria mũgũnda na njĩra ya gũcimba, magacoka makahihinya mabũrũ magatuĩka tĩri, o na ningĩ magacoka makahanda mbegũ cia macungwa. Nĩ macokaga magaciarithania macungwa maya makahanda nĩgetha magakũra na njĩra njega.

Kũringana na woni wakwa, kauntĩ ya Nairobi nĩ ĩkoragwo na biacara njega, nĩ gũkorwo kauntĩ ĩyo nĩ ĩrĩ na ũingĩ wa andũ, arĩa me na biacara nyingĩ. Andũ acio nĩo marehaga thoko, na indo icio cikahota kũgũrwo na njĩra njega, koguo andũ a kũu nĩ mahotaga kũgĩa mbeca wega.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo kĩrĩ gĩa bata mũno harĩ ahũri a biacara, nĩ gũkorwo nĩ maigaga hau nĩgetha agũri arĩa maroka kũgũra kĩndũ kana kũrĩhĩra motungata magakĩhũthĩra. Agũri nĩ mendete mũno kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ nĩ tondũ gĩtitinagia mbeca o ciothe ĩrĩa ũgũtũma mbeca.

Tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩ yũkĩte ĩrĩ ya mĩthemba mĩingĩ na ĩkahota kũnyitĩrira githomo harĩ njĩra nene. ĩmwe ya tekinoronjĩ ici nĩ intaneti, ĩrĩa ĩngĩteithia arutani na arutwo, gwĩka ũthuthuria, gwetha mabuku, o hamwe gwetha ciũria na anja, iria mangĩhũthĩra hari mathomo-inĩ mao.

Niĩ ngĩrũmĩrĩra woni wakwa, nĩnguona gĩthomo kĩa nenda-inĩ gĩ kĩega gũkĩra gĩa kĩrathi, nĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra intaneti, no ũhote kũingĩra kĩrathi ũrĩ o kũrĩa guothe ũrĩ, na ningĩ no ũhote gwĩka ũthuthuria, hamwe na gwetha mabuku na ciũria na anja ya maũndũ marĩa mothe ũrathomera.

Nĩ njĩra nyingĩ ũngĩhũthĩra kwaranĩria na andũ marĩ hakuhi o na kana marĩ kũraihu. Niĩ nĩ nyendete kũhũthĩra njĩra nyingĩ. ĩmwe ya cio arĩ kũhũrĩra mũndũ thimũ, o na kana kũmũtũmĩra ndũmĩrĩri rũrenda-inĩ rwa internet. Ũhũri wa thimũ nĩ ũngenagia nĩ gũkorwo ndũmĩrĩri nĩ ĩkinyagĩra mũndũ naihenya o ũrĩa kwahoteka.

Ũheani wa ng'ano nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mũtũrire wa mũndũ, na mũno nĩ wekĩrĩirwo mũno mĩaka-inĩ ya tene, kũrĩa andũ maheanaga ng'ano nĩ ũndũ wa gũthondeka mĩario ya andũ. O na gũtuĩka nĩ wekagwo tene, o na rĩu andũ no mawĩkaga, na nĩ ũcenjagia mwĩcirĩrie wa andũ, o hamwe na kũmenya thiomi ingĩ cia kabira itiganĩte.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa gĩtũngũrũ. Gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ kĩroneka gũciara na njĩra njega, na mũrĩmĩ ũyũ nĩ aroneka e na magetha maingĩ. Gĩtũngũrũ nĩ kĩendagio gũkũ bũruri-inĩ, o na nginya nja wa bũrũri. Murĩmi nĩ agunĩkaga gĩtũngũrũ gĩake kĩendio na thogora mwega, nĩ gũkorwo nĩ onaga maciaro, hamwe na nĩonaga mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa ũrĩmi-inĩ wake.

Mũtongoria ũrĩa mũnene mũno thĩĩ-inĩ wa gĩcigo gitũ, nĩ mũtongoria wa kauntĩ kana ngabana. Mũtongoria ũcio, nĩ anyitĩte ikinya inene mũno harĩ uthii wa na mbere kana ũkũria wa kaũntĩ ĩyo . Nĩahotete gwaka mathukuru, barabara, thibitarĩ o hamwe na gũteithia arĩmi na aikari a kũu na njĩra ingĩ nyingĩ.

Niĩ ndithiaga thibitarĩ kaingĩ. tondũ ndirũaraga kaingĩ. No rĩrĩa ndarũara, nĩ thiaga thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ iria ciĩ hakuhĩ, kana ngathiĩ nduka-inĩ cia kwendia ndawa, iria ciendagia ndawa cia kũrigita mwĩrĩ. Ndithiaga thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩ gũkorwo cikoragwo na marĩhi marĩ igũrũ ũngĩringithania na thibitarĩ cia mũingĩ.

Ngũĩ nĩ ũndũ wĩyumagĩria kaingĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ, na ũrĩa ũrehagwo nĩ njĩra ngũrani. Njĩra ya mbere ĩcũngagĩrĩra ngũĩ nĩ ũtongoria moru. Rĩrĩa atongoria matongoria andũ matongoretio nĩ ũkabira, nĩũcokaga gũcungĩrĩria ngũĩ, na andũ makambia kũhũrana. ũndũ ũngĩ ũrehaga ngũĩ nĩ ũici, na ũmaramari ũngĩ ũkoragwo gatagatĩ-inĩ ka andũ.

Ũyũ nĩ mũthemba wa gĩtũngũrũ, ũrĩa ũĩkaine ta gĩtũngũrũ kĩa mahuti. Gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gĩkũraga icigo-inĩ iria ikoragwo na mbura nyingĩ, o na icigo iria itakoragwo na mbura nyingĩ. Gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩ gĩteithagĩrĩria kuongerera mũcamo irio-inĩ rĩrĩa ũgũcikaranga, na hamwe nĩ kĩongagĩrĩra indo cia bata mwĩrĩ-inĩ.

Ngucanio nĩ ciumagĩra kaingĩ mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ. Rĩrĩa andũ erĩ magũkorwo na ngucanio, niĩ nĩ nyendete kwaranĩria nao, na ngahota gũthikĩrĩria o mũndũ uge wake, nĩgetha ngahota gũtua matua na ngamenya nũ wĩna mahĩtia. Rĩrĩa ndamenya mũndũ ũrĩa wĩna mahĩtia, nĩhotaga kwaranĩria na andũ acio erĩ, na ngamera marekanĩre, na ngamaiguithania nĩgetha macokie ũrata wao.

Ũkũria wa marigũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ ũkoretwo ũgĩkĩka kuma o gatene, na nĩ ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ moritũ mwanya mwanya. Ũritũ wa mbere ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra ũrimi ũyũ, nĩ kũhithũkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka ta nũgũ na therũ, iria ciũkaga igathũkangia marigũ, na gũtiga mũrĩmi atarĩ o na kĩ.

Rĩrĩa mbembe kana mwere ikũrĩmwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩikoragwo na moguni mwanya mwanya. Wambere ciothe nĩ irio, mbembe nĩihotaga gũthĩywo na gũthondeka mũtu ũrĩa ũcokaga ũkahũthĩrwo harĩ kũruga ngima, mwere naguo nĩ ũthĩagwo na ũgathondeka mũtũ ũrĩa ũcokaga kũhũthĩrwo harĩ kũruga cũrũ. Mbembe onacio nĩihũthĩkaga harĩ kũruga irio ingĩ ta gĩtheri, na mahuti macio ma mbembe na ma mwere nĩmarĩagwo nĩ ng'ombe.

Mĩanga na ikwa nĩ ikũragio mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ, no ũngĩringithania mĩmera yerĩ, mĩanga no yĩhokwo mũno gũkĩra ĩkwa. Nĩ gũkorwo mĩanga nĩ yoyaga kahinda kanini gũkũra O na no ĩhotaga gukũra rĩrĩa mbura yanyiha. Gĩkwa nĩ gĩikaraga mũno kĩngĩgakũra na nĩ gĩbataraga mbura nyingĩ na nĩguo gĩkũre na njĩra njega

Ũndu ũyũ wĩtagwo wĩini wa nyĩmbo cia kĩndũrĩrĩ. Ũndũ ũyũ ni wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rũitũ, nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ũrabatara gũkorwo wĩrutĩte nyĩmbo o hamwe na makinya ma nyĩmbo icio nĩgetha ũkahota gũtwarana na rwĩmbo ũria rũrathiĩ na ũkahota gũcanjamũra andũ.

Mũrĩmi nĩwe ũcagũraga mũigana wa mũgũnda ũria arenda gũkũrĩa irio nĩgetha ahote gũcagũra nĩaroraga indo nyingĩ, wambere arĩ mũigana wa mbegũ ĩrĩa arenda kũhanda, mũthemba wa irio iria arenda kũrĩma ona ũhoti wake wa kĩmũhuko ũrĩa ũgũteithĩrĩria ũkũria wa irio icio.

Niĩ ndĩ ta mũrĩmi, nĩhotaga gũkũria irio mĩthemba ngũrani. Ĩmwe ya mĩthemba ya irio iria ngũragia nĩ ta mbembe, mboco, waru o hamwe na ngano. Nĩ nyendete gũkũria irio ici nĩgũkorwo nĩ cihotaga gũĩtiria mĩrimũ ona ningĩ itibataraga mbura nene gũkũra na itikoragwo na wira mũingĩ ũhotaga gwĩka rĩrĩa ũracikũria.

Wĩ ta mũrĩmi rĩrĩa ũrabanga kũgarũrĩra irio iria ũhandaga mũgũnda-inĩ waku, nĩ ũbataraga kũrora maũndũ maingĩ, ũmwe wa maũndũ macio arĩ ta mbura ĩrĩa ĩratanywo kuura ihinda-inĩ rĩu, mũigana wa irio iria ũrenda kũhanda, na irio iria ũrenda kũhanda irabatara ihinda rĩigana atĩa nĩ getha gũkorũo irĩ ngũrũ.

Nĩnguona mũgũnda ũyũ nĩ ũhandĩtwo irio mũtukanio, nĩndĩrona matharũ, gĩtũngũrũ, o hamwe na mboga, mũrĩmi mwene mũgũnda ũyũ nĩ atukanĩtie irio ici hamwe, ũrĩa nĩ ũndũ wa bata nĩ gũkorwo nĩ agũkorwo na magetha maingĩ, marĩa makũmũteithĩrĩria gũkorwo akĩona mbeca nyingĩ kumana na magetha maya

Rĩrĩa mũrĩmi akũrĩma irio, nĩ agũmagĩrwo nĩ moritũ maingĩ mamwe mamo marĩ tũtambi na mĩrimũ, tũtambi na mĩrimũ nĩ tũcũngagĩrĩria ũnyihu wa magetha, mũrĩmi nĩ abataraga kũhũthĩra dawa cia kũnina tũtambi tũtũ o hamwe na mĩrimũ ĩno, nĩgetha magetha make magakorwo marĩ maingĩ hĩndĩ ciothe, na makamũhe mbeca nyingĩ

Ndũma nĩ irio ciendetwo mũno nĩ andũ, na nĩ irĩ moguni maingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ. Ũrĩmi wa ndũma nonginya wĩkwo kũndũ gũkuhĩrĩirie maĩ, nĩ gũkorwo ndũma nĩcibataraga maĩ maingĩ, nĩgetha ihote gũkũra cirĩ nene, na ihote gũkũra na njĩra njega, nĩgetha ikahota kwendeka

Nĩngoretwo ngĩrũmĩrĩra mũtaratara wa kũgarũrĩra ũrimi wa irio mũgũnda-inĩ wakwa, na njĩra ya kũrora ũrĩa arĩmĩ arĩa angĩ mareka, ona gũbuatĩrĩra ataramu a ũrĩmi, ũhoro ũyũ nĩ ũteithĩtie mũgũnda wakwa na njĩra nene, nĩ gũkorwo nĩ ũteithĩtie tĩri wa mũgũnda wakwa, gũtũria ũnoru ũrĩa ũkoragwo naguo.

Matunda marĩa marĩ mbegũ metagwo matunda ma kĩmerera, na marĩa matarĩ mbegũ metagwo matunda ma mũciarithanio, arĩmi nĩ macagũraga matunda ma mũciarithanio mũno, nĩ gũkorwo nĩ mahotaga gwĩtiria riũa, na mĩrimũ, o na ningĩ nĩ makoragwo na magetha mega, na makoya kahinda kanini gũkũra.

Nĩ harĩ ngũranĩ nene gatagatĩ-ĩnĩ ka irio iria irĩmagwo nĩũndũ wa kũrĩo mũciĩ, na iria irĩmagwo nĩũndũ wa kwendĩa, arĩmĩ arĩa marĩmaga irio cia kũrĩo mũciĩ nĩmarĩmaga irio nini, o cia kũmaĩgana kũrĩa. Arĩa marĩmaga irio cia kwendĩa, nĩmarĩmaga irio nyingĩ na makamenyerera nĩgetha ikona thoko njega.

Mũhandĩre wa marigũ nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ ũrĩmi-inĩ wa marigũ, arĩmi aingĩ nĩ mendete kũhanda marigũ hĩndĩ ya mbura, nĩ gũkorwo marigũ nĩ mabataraga mbura nene mũno nĩguo kũgwata, marigũ magwata wega, nĩ makũraga wega na njĩra nene, na makahota gũciara marigũ manene na mathaka. marĩa macokaga kwendio

Mbembe na njũgũ cia gĩkũyũ nĩ ihandagwo hamwe, mũno nĩ arĩmi arĩa marĩ na gacunjĩ kanini ka mũgũnda, ũndũ ũyũ nĩ ũmateithagia gũkorwo na magetha maingĩ, na ningĩ nĩ gũkorwo njũgũ na mbembe nĩ ikũranagĩra hamwe, ũndũ ũcio nĩ ũnyihagia wĩra ũrĩa ũrarutwo mũgũnda-inĩ ũcio, na gũteithi irio ciĩ cierĩ gũkũranĩra hamwe.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa kĩndũire rĩa rũrĩrĩ rũrũ, igongona rĩrĩ nĩ rĩonekete kũrehe andũ a rũrĩrĩ rũrũ hamwe, nĩ ndĩrona aini erĩ arĩa merutĩte nyĩmbo na makinya na nĩo maracanjamũra andũ arĩa mokĩte gũkũngũira ũkũngũĩri ũyũ wa rũrĩrĩ rũrũ.

Ĩno nĩ nyoni ya gĩthaka ĩtagwo nyaga, na nĩyo nyoni ĩrĩa nene mũno harĩ nyoni ciothe, nyoni ĩno nĩ nyoni ĩkoragwo na ihenya mũno, na nĩ ĩrekagia itumbĩ inene mũno. Rĩrĩa ũgwati waumĩra, nyoni ĩno nĩ ĩteng'eraga ihenya inene mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũgitĩra gacui kayo, gatikanyitwo nĩ ũgwati ũcio.

Kahũa karĩa kahandagwo gĩcigo-inĩ kĩa gwitũ nĩ kahũa mũthemba wa Arabica. Kahũa gaka nĩ kendetwo mũno nĩ arĩmi, nĩ gũkorwo nĩ gakoragwo na ũhoti wa gwĩtiria mĩrimũ, nĩ gakũraga naihenya, o ningĩ kahũa gaka nĩ gakoragwo na thoko njega mũno na nĩ kaumaga thogora mwega gekwendio bũrũri-inĩ ona nginya njaa wa bũrũri.